Ber miyudo kokalo kuom tijni, en bedo gi lony manyasani kokalo kuom weche tudruok kata lando ohala mwadwa chako kata ohendniwa mawadhigodo nyime. Eru uru kamano.

Yore matiyo gi ong'we yamo kaka kar kano pesa, jodalawa ang' nuyiena mondo mi kata kawachomoko gi dhok mopogore, ang' nung'uon na jothurwa. Mokwongo wan gi gimoro mawaluongo ni M-pesa, kanyobende wanyalo kane pesa. Wan gi moro mawaluongo ni M-shwari, moro benitie ni pochi la biashara, moro nitie ni till number. Koro mago duto wanyalo tiyogodo., kata mana moro benitie ni lock account, mabe wanyalotiyogo kaka KCB kawatiyogi ong'we yamo. Koro mago kelonwa yot mar tiyo gi bengni marwa mondomi watigo kaka e yor kano pesa. Mondo omiwachak go gigewa kata ohendniwa mopogore opogore. Ero uru kamano.

Lendo ma iyuayogo jong'iewo, osebedo kachiko ng'iewo mara maber. Kaluwore ni gikma asebedo katiyogo kuom lando ohanda matimo, osekelona yot mang'eny. Maendi atimo mondo omi ati gi gik manyalomiyoji nyiero. Koro ing'eni oganda mang'eny kowinjo gik manyamiye nyiero, toringo kendo omanyo kama gino nitie todhionyiero. Koro mano e yo masebedo katiyogo kendo osekonya ndalo mang'eny e yor timo ohanda. Ero uru kamano.

Midhiero ma oganda osebedo karomogo e yor kano pesa e sime, osebedo wach malich kendo en gimosebedo kachendo ahinya ei Kenjwa ka. Mokwongo, inyaloyudo ni ng'at moro nono osieko to gochoni ni en achiel kuom jo Safaricom ma bende ong'e weche mag kano pesa e sime. Koro ogochoni, koro onyalokoni timiye namba moko ikone nambani mitiyogo e yor yawo sime. Eh, namba kipandeni, gik machalo kamago. Minyise nyaka PIN mijatiyogago e yor golo pesa e sime. Koro kisekone tinyalo yudo ka pesa no olokore odhiye e bengine en owuon. Koro mago osekelo ywak gi midhiero gi achiedh nade gi muodo lak mang'eny. Ero uru kamano.

Gimatek ma ng'ato nyalo romogo, sama otemo keto omenda e akaontne mar M-pesa en ni, seche moko odhi ir ng'ato ne en gi pesa mare mae lwedo todwanoket e simbe. Onyalo dhi e ir ng'amachielo tokono. Koro seche mokone nambane mar sime, ng'ano nyalo bayo namba achiel moro. Kendo pesa nyalo dhi ne ng'at machielo, mabende nyalo kelo sida maduong'. Komachielo bende, iyudo ni kaingi pesa maelwedo, nyaka idhi mana kuma M-pesa nitiere. Korka iyud thuolo mar kano omenda e akaontni mar M-pesa. Ero uru kamano.

An kaka an, gima aneno ka mabiro e pacha, en ni, ma en achiel kuom riwruok mochung' e weche mag kungo kod hola mar omenda, to bende gichung' gi gitiyo gi okumba mar bengi bende, mabende ginyalo tiyo go e weche mag kano pesa kata weche mag kungo. To kata mana bende ka in ja ohala to isebedo ka in ikeno kodgi, ginyalo miyi hola mar pesa minyalo chako go ohandi, koro mano osebedo ka konyo jii ka, jii mang'eny mabende waneno e pichani, ero uru kamano

Mokwongo an kaka an gima aneno ka aneno sime. Koro sime ni, en mar jal moro mabende osebedo ka timo weche mag kungu kod hola, ka okalo kuom, eh, gimoro mawaluongo ni Tala. Koro Tala ni ema ng'ani osebedo ka kane e pesa mare katomenda. Ma bende, koro ng'ani oseketo gimoro mawaluongo ni PIN ne, maen owuon en emong'eyo. Koro ogolo pesa ka aye e bengi mare mar M-pesa kadhi e bengi mar Tala. Ma bende mano konye e weche mag nyuol mag omenda kokalo kuom Tala. Ero uru kamano.

Tijni an ahere jodalawa, nikechi osebedo kokonyo ji mathoth. Kata anbende osebedo kokonya. En achiel kuom yo mawanyalo tiyogo e weche mag kungo kod hola, ma bende wanyalo kano e omenda marwa. Koro seche ma ikeno kodgi, nitiere pesa moro ma balang' ma imiyi kokalo kuom kiwango ma isebedo kikungo godo kodgi. Ma bende osekonyo oganda mang'eny, e yor yawo ohendni mopogore opogore kata loso gigegi giwegi giwuon magin gidwaro. Ero uru kamano.

Kaka inyalo puonj ng'ato, kaka onyalo timo tijni, en ni jalno moseyie niodwaniotim tijni nyakondikre kaka achiel kuom oganda. Ma bende osechung' ne yore mag chiwo thieth e piny Kenya. Koro jalma dwa timo tijni kata jalma dwa ndikore kaka jayud thieth kokalo kuom migao ne, en ni nyakobed gong'we yamo mare. Koro ei ong'we yamo mare kanyo, nyaka odi gimoro mawaluongo ni sulwe, achiel ang'wen abiriyo ngas. Kaso, omiye gima waluongo ni okei. Koro bang' okei kanyo nitiere penjo moko midhipenje kanyo koro odhi luwaluwa mos mos nyaka ang' ochope giko. Koro bang' mano obrobedo kaka achiel kuom jalno mondikore, e yor thieth kokalo kuom migao no. Ero uru kamano.

Gimatimore kae maneno, aneno migao mochung'ne yore mag andika kata machiwo oboke mapuodho ng'ato ni oromo bedo jariembo ma riembo e apaya. Koro kaendi, aneno ka ng'ato osendikore ka kendo oyudo oboke manyiso ni en ja Kenya. Kendo onegobed achiel kuom derepe manyalo riembo geche mopogore opogore e apaya. Manyiso ni oyiene gi sirikal mar Kenya. Ero uru kamano.

Gini e an aneno jal moro kodhi e bengi ni odwa golo pesa katomenda mosebedo kokano. Koro e kaendi, en ni nitiere oboke moro manyiso ni be en achiel kuom jakungo mosebedo kakungo e bengi. Koro ing'iyo gini eyomatut, ka ing'iyo kokalo kuom ong'we yamo, ting'iyo obokene bende ka nitiere ni bende giket. E nonro be ket manyiso ni ng'atni nyalo kawo omenda kokalo kuom bengini. Erouru kamano.

Gimatimore kaendi en ni jal moro oorone nyawadgi pesa katomenda. Ooro omenda maromo siling' miariyo, mabende wayudo ni jo migao mochung'ne oro pesa kata golo pesa mawaluongoni Safaricom, ong'ado pesa kaendi siling' abiriyo mar jalma ooro pesa ni. Koro kaendi inyisowa ni mondomi ng'atcha oyud miariyo moornecha, en ni ng'ani nyaka di namba mokwongo manyiso ni oyie mondo mi ng'atcha oyud miariyocha. To kodiyo namba mar ariyo to nyiso ni odagi. Ero uru kamano.

E weche man kod nengo kae mafwenyo en ni ng'ato nyalo oro omenda e namba moro marach mokonego oore omenda. Koro en gi thuolo mar kwayo kony kokalo kuom jotudruok mar oro pesa. Koro jogiendi osewinjo kwayone kendo onyise ni mondorit bang' dakika apagabich. Mondo mi oyud kony kata mondomi onyise matut kaka onegotim. Manyisoni pesa ni koro en gi yie maduong' ni dhi dok e akaont mar bengi mare mar M-pesa. Koro omor sidang' nono. Ero uru kamano.

E ng'eyo madwarore ka, en ni ng'ato nyaka bedgi lony kokalo kuom weche mag thieth kata chiwo thieth mag wenge maricho. Koro gikmadwaroreka gin masinde mabende lero kata golo nonro kuom chal mar wang' ng'ato kaka chalo. To gi gik monegotigo machalo kaka angolo be nyaka bedka, gi yedhe mitiyogo e seche maitimonenga'to lokruok mag tong wang'. Ero uru kamano.

Ee kaendi aneno nyiri moko ma bende onyuol gi ling'any mamalo mar yudo rieko kendo gin achiel kuom jotiegruok kokalo kuom weche mag teko mag mag sitima. Koro nyirigi kata jobeyogi aneno gi ka koro gin kaendi gitiyo kod gimoro mawaluongo ni solda. Koro soldani gitiyo godo ka giwang'o godo gik moko kaendi. Kendo gi ng'iye, ging'iyo gini eyo moro mamalo manyiso ni gin gi lony kokalo kuom tijni. Erouru kamano.

Mondo ng'ato otim tijni, en ni nyaka ong'e somo. Koro koseng'e somo, nyaka omak gik ma ipuonje kokalo kuom weche mag tudruok kokalo e lony manyasani. Koro kaendi aneno ka nitiere madembe moko ka mabende nigi lony e weche mag tudruogegi. Koro gipuonjo rowere matindo mabende a pinj ,mabende en gimaber kuom puonjo jalno maya piny nikech gin e oganda makiny. Koro ber mondo mi wapuonjre weche mag tudruok kokalo kuom lony manyasani. Ero uru kamano.

Ber maiyudo kuom tijni kaendi kanene en bedo gi lony kokalo kuom weche mag riembo geche mopogore opogore e apaya, kata bende luwo chike mag apaya. Koro aneno ka rowere matindo okawo pachgi oketo mos, kendo ipuonjogi kaka ginyalo tiyo e weche mag tiyo kod apaya kata riembo geche gi. Ma bende waneno kaokete e toy moko mabende miyo nyithindo nyiero seche ma gini ringo. Kendo gikawo pachgi giketo mos kagineno kaka japuonj timo. Ero uru kamano.

Gima aneno kae kata mabiro e pacha en ni nyathini. Nitie nyathi moro kata rawera mabende pod yot, kendo koreka ochako migawo mare mar somo. Kendo sombe ni ,okwo luth moro nikech onyadundo ka Sakayo. Koro osomogi achiel kachiel kotiyo kod luthno kata kede mabor mondo omi onyis joklasgi gik ma osomogo endo mabende miyo wa mor mang'eny ahinya nikech kanyo ema ji duto chakore kata mana sirikandwa mabende sani mabende jatend piny ne oa kanyo. Koro wamor ahinya kaka Jokenya. Ero uru kamano.

Gimabiro e pacha an kaka an, en ni aneno kanitiere ng'anyo moro mar jopuonj. Mabende ochung'negi kod jatendgi moro kokalo kuom riwruok moro mwaluongoni KUPPET, ma bende yudore e alwora mar Kisumo. Koraneno ka gindiko ka ni mondo mi jopuonj luor, nikech jopuonj bende omesepuonjo jok madongo midewo kaka jotend piny mag Kenya kaachiel kod jotelo mamoko mopogore opogore. Ero uru kamano.

Gimaneno kaendi en aneno rowere matindo mabende waluongo gidhok machielo ni nyithind sikul. Mabende gin jo grades moko man piny. Koro nyithindogi eri pod gin jo piraimar, mabende ni ethuolo margi ma waluongo ni birek. Koro birek kaendi gitugo tugo moro mawaluongo ni oringo mbayaya. Koro oringo mbayaya ni miyo nyithindogi nyieroka sindang' nono kendo gimor kagihingo ndalo margi mabende gichakoe sikul ma gituge tugo mar oringo. Oringoni watuge kata korwa koni bende, ero uru kamano.

Ng'eyo ma idwaro e tijni, en ni ng'ato nyaka bed gi lony kokalo kuom weche mag tudruok manyasani, kendo ng'ato nyaka ng'e somo maber ahinya. Kendo nyalo puonjo nyaka rowere mabende aneno e mbui kaendi, kabende koro diyo ong'we yamo gi, e yo mabende miyo ginyiero kaendi, kendo gimor sidang' nono. Koro gik madwarore ka, nyaka teko mar sitima bedi eka gigi tiyo. Kendo gigi nyaka kelgi mang'eny mondo omi okony rowere matindo e yoregi mag somo. Ero uru kamano.

Tijni nikod nengo e alworawa mopogore opogore nikech kaendi wayudoni nitiere riwruoge moikore mar konyo mine. Kendo gipuonjogi e yoregi mag dak, kata mana e weche mag komo nyuol mabende nyalo konyogi e yor rito ngima rowere kata nyithindgi magisenyuolo. Mokni ginyuolo moro kamoro esamokowinjore. Koro maendi aneno ka miyo mine mang'eny okawo pachgi kendo gimiyo achiel kuom jalony e weche mag rito ngima kata puonjruok kaka onego wadage alworawa kokalo kuom lony manyasani. Ero uru kamano.

Gima biro e pacha kaendi, aneno nyathi sikul kata rawera moro mapod yom ma bende odhi gi japuonj mare e piem moro mar nyithindo. Koro aneno ka jatelo moro ma bende chalo kata Jaod Bura moro. Koro penjo nyathini ka japuonj mare omakone kalatas mabende ondiki e gik mabende rawerani somo kaendi. Koro japuonjne ng'iye girieko mondomi owach gima owinjore. Koro Jaod Bura bende ngiyo wang'e tir, koro nyathini bende somo gigi e yo makare ma bende miyo japuonjne nyiero. Ero uru kamanao.

Gima biro e pacha ka endi en ni aneno riwruoge mag jotelo mag din mar jo Kopere ka oriwore kaendi. Kendo jatelo margi mabende waluongo ka ni Philip Anyolo, otelonegi kaendi kendo somo misa e yo manyangafu ka jotelo bende otero chunygi mos ka Jehova kagi winjo kaka jatendgi somo misa. Kendo somo misa kokalo kuom Pasaka mar tho kod chier mar Ruodhwa Yesu Kristo ma bende oganda jo Kopere omor sindang' nono kendo gihingo odiochieng' mane Ruodhwa Yesu Jawar nothoe kendo nochier. Ero uru kamano.

Gima timore kaendi en ni jochiw arita mabende waluongo kata mana ni ogulmama gi dhok machielo bende ni polise. Koro otimo parade margi ka kendo pangore ka sindang' nono ka irwakogo jatend piny Kenya bende koro oselorie ndeke moro. Kakoro ogulmama gi bende koro pangore ka karwako jatelo e pap mar Nyayo kaendi kama jatelo bende dhi riwire gi joiny Kenya mondo mi oing godo odiochieng' ma iparogodo tho kaachiel kod chier mar Ruodhwa Yesu Kristo. Ero uru kamano.

Gimatimore kaendi, en ni nitiere nyamiyo moro mabende nomondo gokinyi katho ng'ich. Tiende ni ne okoba japunjne kod kidi, miyo nyisoni pod en kod lony kotobedo ni osenyuolo rowere ariyo kendo pod onyalo puonjogi. Koro sechema bende oseluoko sandene kendo koro two e chieng' tobet piny gi nya pare moro kendo opedho suka kaoketogo nyikwa omin mare ariyogi kendo puonjogi e yore mopogore opogore. Ma be jal moro oting'o nyaka kete moko ka, kokwano ipuonjogodo nyathi machielo ni ikwano mondo mi ong'e. Kikobed ni ong'e mana gweyo adhula to ong'e nyaka weche mag somo bende. Ero uru kamano.

Gimabiro e pacha kaneno giniendi en ni itemo jiw rowere matindo manyiri mondomi owere gi weche moko maricho mag anjawo mag dhi e weche mag keny kata katedo e yore mohiu. Kendo inyisogi ni ginyalo mako iye mohiu, kendo itemo jiw jonyuol bende kimiyogi siem mager mondo gimi nyithindegi manyiri arita makare mondo kik gidhi e keny mohiu. Kendo gidhi mana sikul mondo giyud rieko manyalo konyo ngimagi ma kiny e yo makare. Ero uru kamano.

Gima timore kaendi en ni jatend piny machon mane omiluor ma bende ne waluongo ni jatelo Daniel Toroitich arap Moi bende koro onindo bade kaendi ka koro jatelo bende machon ma be ne osenindo mawaluongo ni Emilio Mwai Kibaki koro bende chiwo lworo makende kod ywak sidang' nono kabende omako nyaka dho ja pasta ma bende obedo ka ka koro ng'iyo kaka Kibaki ywago jaduong' Moi konindo e bade ka. Kendo moi kendo koro iparo kod weche mang'eny nikech ene jatelo mabende notiyo kuom higni mang'eny ahinya e yi Kenynjwa kaendi.

Tijni nikod nengo e alworawa nikech opuonjo rowere matindo ng'eyo kaka ginyalo somo kendo ginyalo ndiko, kendo ginyalo puonjo jomamoko bende. Nikech ineno ka japuonj ma bende maen madam moro bed koro ochung' kaendi kaomiyo nyathini chok mondomi ochung' go mbele nyim oganda nyithi kilasgi, mondo mi opuonjgi kaka ne japuonj puonjochaendi. Koro ma miyo rawera matin ni brochako bedo gi ng'eyo kendo gi lony manyasani mar chung' e nyim ji mondo mi owuo eyo mowinjore kendo puonj ji e yore mopogore opogore kokalo e lony manyasani. Ero uru kamano.

Kaka tijni itimo e alworawa kaendi en ni imanyo gimoro ,mabende waluongo ni otas moro moyarore ma bende tho ngere luongoni manilla paper. Koro gini endi inyalo kaw tol moro tirieyo ei otasni tikawo gimoro mabende wandikogo marachar miluongoni chalk gi tho ngere tinyalo gor godo laini mabor kendo moro piny moro malo to ikawo buko mopogore opogore tindiko go gimoro maduong' mamiyo nyalo konyo nyithindo e yoregi mag somo ka gin e kilasgi kata ka japuonj onge to ginyalo puonjre gin giwegi. Ero uru kamano. Kaka tijni itimo e alworawa kaendi en ni imanyo gimoro mabende waluongo ni otas moro moyarore ma bende dho ngere luongoni manilla paper. Koro gini endi inyalo kaw tol moro tirieyo ei otasni tikawo gimoro mabende wandikogo marachar miluongoni chalk gi dho ngere tinyalo gor godo laini mabor kendo moro piny moro malo to ikawo buko mopogore opogore tindiko go gimoro maduong' mamiyo kata inyalo konyo nyithindo e yoregi mag somo ka gin e kilasgi kata ka japuonj onge to ginyalo puonjre gin giwegi. Ero uru kamano.

Tijni kaka itime e alworawa en ni japuonj moro nyaka bed gi nyithindo to oketo gi e kom kaachiel koda mesa. To okwongo opuojogi e yo mong'ith mowinjore ma japuonjre ka japuonjre winj gima opuonjo maler. Koro bang' mano, to obro chako penjo penjo kokalo kuom gigo mane osepuonjo e seche mokalo. Koro kanyo bende bro miyo japuonj ng'eyo nyithindo mabende riek mangi lony mamalo mamako gikmopuonjgi ma wigi ok wil. Kendo aneno ka nitiere nyithindo moko ariyo kaendi mobedo e kom moro manyime, kendo gin giriek giting'o badgi ka gidwawacho gigo mopenji kendo ageno ni gin gi dwoko makare mok mag miriambo, ero uru kamano.

Gima biro e pacha kaendi, en ni aneno japuonj moro ma bende ochung' kaendi kendo puonjo nyithindo kokalo kuom lony mare, mar puonjo jogo mangi ng'ol. Kendo opuonjo gi kaendi, kendo omiyogi nyiero kotemo timo ranyisi kaka jal mong'ol nyalo wuotho to nyiero bende. Gino ma bende miyo rowere matindo maobedo bute kendo nene kaka otimo nyiero sidang' nono ma moro pache birone en mana Amerka loka. Kendo oganda mang'eny bende koro oting'o badgi ka dwa duoko penjo ma japuonj penjo kokalo kuom gino motimo mabe miyo gi nyiero. Ero uru kamano.

Gima timore kaendi en ni nitiere japuonj moro mabede osebedo gi lony kuom higni moko mathoth kata higni modhaw mabende koro obet ka puonjo oganda mamoko kokalo kuom weche mag tudruok kod lony manyasani mabende osiemo negi kaendi gi lwete. Nikech iyudo ka jal machielo mabe aneno kanitiere jaber moro mabende atwech kamba nyisi okaw gimoro gi dho ngere ma waluongo ni mouse koro odiyo to isiemo ne gi lwedo mondo otere kanyo kuma asere ochomono mondo mi onge kaka onyalo tiyo gi kong chupa e yo maler.

Kaka wanyalo puonjo ng'ato, kaka onego otim tijni en ni nyaka obedo gi lony kuom somo kaachiel koda ndiko. Koro bang' ndiko nyiso ni obro bedo kaka jawer mang'ula koro seche mosebedoga kowero wende ni nyaka ondike piny. Ka osendike to kodhi kuonde mag tudruok mabende waluongo gi dho ngere ni studio. Koro i sutudio ka gi dhowa mar onagi ma dho ngere to luonge ni studio, koro nyalo puonjowa kaka onego bedni waketo dwondwa e yo mowinjore manyangafu nikech waneno komiwa nyaka gigo mabende waketo e itwa kaendi mamiyo wawinjore kaka wawer, ero uru kamano.

Kokalo kuom tiyo gi gima waluongo ni ong'we yamo ma bende dhok moro luonge ni sime, osekelo lokruoge madongo kendo mang'eny mopogore opogore kokalo kuom alwora magwa mawaaye nikech wayudo ni omiwa yot kuom tudruoge ka wadwa tudore kata gi johera magwa kata wadwa lando weche mag ohala mawatimo. Kendo onyalo konyowa bende kaka achiel kuom bengi ma wanyalo kane omenda marwa mabende konyowa e ngimawa mabiro, ero uru kamano.

Gima timore kaendi en ni jatend piny moluor jatelo William Samoei Ruto, koro olimo kar tiegruok mabende otelni gi jo kel tudruok kokalo kuom lony manyasani. Koro odonjo kanyoendi gi jalupne mabe waluongo ni Abraham Kithure Kindiki, kanyo bende makoro jogo pichni mopogore opogore koro otimo newa kendo otimo Cathedral kata kachieng' bongu. Kama oganda mang'eny koro neno jatend piny wang' gi wang' ka ko jatend piny wuothediergi to ng'iyo gigo magitimo. Kendo jopuonj man kanyo bende koro mor sidang' nono. Ero uru kamano.

Ber ma iyudo kuom timo tijni en ni rowere matindo chako bedo gi lony kata ng'eyo kokalo kuom weche mag tudruok manyasani. Kendo ginyalo bende ndiko kata mana wuoyo kokalo kuom mako dwol kuom weche mopogore opogore mabende gidwa wacho. Kendo ginyalo kata mana somo kagin kwondegi mamoko kata kar joot mekegi giwegi kendo ginyalo tudore gi jopuonj maggi e seche magidwaro kagisewinjore gi japuonjgino e sa mowinjore kendo ginyalo yudo kata mana weche mamoko mabende osebed kipuonjogi kokalo kuom lonygi endi. Ero uru kamano.

Ber ma iyudo kokalo kuom timo tijni, en bedo kod ng'eyo kendo lony kokalo kuom weche mag tudruok manyasani kendo ng'eyo weche madhi nyime kokalo kuom gwengewa kata achiel kuom weche mag sirikal kata dwaro ma sirikal kata okenge mabende sirikal osegombo mondo omi oketne jokenya. Kendo kaendi inyisowa kuom nyathi moro mabe rawera, mabende koro noyudo okombe ka sidang' nono kendo koro nomiye gimoro mawaluongo gi dho ngere ni laptop. Kendo koro odhi bedo kotimo go weche tudruok mage kokalo kuom weche mag somo kendo japuonjne maduong' moro ahinya sidang' nono, ero uru kamano.

Mondo ng'ato otim tijni e yo makare, en ni nyaka obed gi lony kendo ng'eyo kokalo kuom weche mag tudruoge mopogore opogore, kokalo kuom weche mag mbui kendo kar mbui kanyo. Nyaka ong'eye yo matut ok e yo moro maweth weth kendo kanyo ero nyaka obed ni en gi ng'eyo e ong'ala mamalo kokalo kuom weche lokruoge kata pend chike mag Kenya kendo wanyalo puonjo oganda mopogore opogore bende kokalo kuom weche mag tudruok mag lony manyasani . Kendo koro jal moro kaendi obedo piny kendo koro ipuonje odhibedo gi ng'eyo kokalo kuom weche mag tudruok . Ero uru kamano.

Gimatimore kaendi en ni riwruok mar kanisa mabende wang'eyo ni Adwen mabende dho ngere luongo ni SDA. Koro oketo pend chike mag gi ma bende gin ochiko. Kendo pend chikegi gin chike mabende dhi tayo jo hera mag din mar Adwen. Kendo gidhi ng'eyo kaka chendro mag gi ringo. Nikech kaluwore gi yore mag paro tho kod chier mag jawarwa Yesu Kristo, en ni nyaka koro gibedgi chendro makare. Nikech jatelo kata jakwath moro oa kamachielo dwabiro wendogi kalando injili e yo manyangafu. Ero uru kamano.

Gima biro e pacha ka aneno mbui ni en ni nitiere jawer moro mabende dendore ni jawer mang'ula. Osewuok achiel kachiel nyaka gweng' gi kendo biro e sutudio kaendi mondo mi ong'e kata omak dwonde mondochak landone johere mage. Koro kaendi ja sutudioni koro okete mondo owuo to iwinje kokalo kuom gigo mag tudruok magitiyogodo. Koro en wach mabende okelo midhiero maduong ka jalni nekia ni dwonde nyalo makore kendo onyalo wer, kendo onyalo wuoyo towinjore en owuon. Komachielo bende waneno atwech kamba nyiri moro bende ilerone ni bende onyalo kata wer kong'aw gir kowo dwol malo. Ero uru kamano.

Jogo maneno kaendi gin jotugo mag Kenya mabende ongere kaka jotugo mang'ula mabende nyocha odhi tugo e pinje ma oko kata pinje mag Angola kocha endi. Koro ndege oselorogi kendo giduogo pachoka kama bende gidhi rade gi jatend piny ka miyogi ,miyogi chiwo mogundho kokalo kuom tijgi matek ma gisechiwo. Komachielo bende waneno ka jogi nigod nengo nikech gikaw nying Kenya bedo e ongalo mamalo kaka achiel kuom pinje mabende otingo jotugo ma ngula manikod lony kokalo kuom weche mag tugo kod weche ma opogore opogore mabende kelo kony maduong ei Kenya. Erouru kamano

Anyalo paro maler kinde moko mabende pod na rawera kane atieko somo mara mar sekondar kendo koro nadwa nadhi nyime kod somo mara, kuma bende nadhie kar jolony mabende nigi ng'eyo kuom wehe tudruok kokalo kod lony manyasani. Nadwa mondo mi andikra kaka achiel kuom jogo mabende nyalo yudo hola kokalo kuom sirkal eyor jiwo somo. Komachielo gimane otimre na en ni ne aonge koda, ne aonge koda omenda moromo mondo mi abed kod tudruok malongo kokalo kuom lony mane nitiere seche goendo. Erouru kamano

Weche duto man kod nengo kae en ni nitiere geche moko mabende nigi tiende madongo dongo machalo tiend jambetre mane a e piny Filistia mane waluongo ni Goliath jalno mane Daudi ka Jesse nochwado wange kod orujre mogore piny ataro manotho kamane oga, achudhe bend en ochamo ringre sidang nono. Koro kaendi geche gi nikod nengo nikech gichung kuom, eyore mag ,gikonyo e yore omo modhi mopogore opogore mabende konyo jo Kenya giya go e pinje mamoko ka gikelo e piny mar Kenya magiluongo kaka mafuta, petrol kachiel kod gikma opogore mabe konyowa e weche mag nyamburko, erourukamano

Eh kaka nitiyo kod gini ne en ni nyaka ne teko mar sitima bedie, kendo ne nyaka wabedgi gikmoko ma waluongo ni kong chupa ma bende konyowa e yor tudruok kokalo kuom lony manyasani kama bende nyithindo ma be rowere matindo ne nyalo wuoyo to winjore gik magiwacho. Kendo ne gitiyo kod lwetegi bende ka gindiko kendo ne giluwo asere mabende ne isiemonegi e wang' mbui kanyo kokalo kuom japuonj margi mabende nigi lony, kendo miyogi nyiero. Kendo nyithindo koro odich kanyo kajatend piny kaikore kadhi ka dhi chiwo migao maber, kokalo kuom loko pend chike mag Kenya. Ero uru kamano.

Gima biro e pacha kaneno gini, en ni nitiere jalony moro mangi lony kokalo kuom weche mag teko mag sitima giendi kendo koro oidho kaendi ka oloso ne jogi yo makare, kendo mondo omi oganda mang'eny kata ka wuoyo e ong'we yamo, kata go sime ne johera maggi to ginyalo bedo kod tudruok e yo mayot kokalo kuom lony manyasani, ma bende ng'ani nigo ma koro oidho malo ka kendo koro obuoga ni en jalno moseloyo teko jachien kendo koro en odhi mana ka Nyasaye koidho ngas, mabende aneno ka boche polo ema koro okwake. Ero uru kamano

Gimabiro e pacha kaendi, en ni ng'ato nyaka bed kod ng'eyo kachiel kod lony kokalo kuom chiwo thieth kata ngima ne oganda jokenya mabende nyalo bedo ni nikod tuoche mopogore opogore kama koro waneno jalni koro mor nikech oyudo ber mang'eny nikech oyudo omenda mang'eny kokalo kuom sirikal bang dwe ka dwe kamoyude omenda mokonyo godo ngimane. Komachielo bende aneno ka koro miyo ni okelo nyathine kaendi, nyathine ne tuo sidang' nono to kokalo kuom pimo gi thieth makare mabende okele kilinik oyudo ka koro nyathini kendo koro mor ka kendo ng'iyo daktari ka gweno, ka nyathi gweno matugo ei tong', ero uru kamano

Gimabiro e paro kaendi kata mabiro e pacha kaneno mbuini en ni nitiere oganda mag joriembo mabende tiyo gi weche mag apaya. Kendo koro orado gi ogul mama mabende en jatelo mar arita mar apaya ,kendo koro chunge kaendi ka jowuoth koro deko matamre gi nono. Kendo inono jariembo ni kabende en goboke malong'o mapuodhe kaka achiel kuom jalno monego bed ni ringo e apaya. Ero uru kamano jodalawa.

Gimabiro e pacha kaendi en ni titiere nyithindo moko mabende minegi osebedo kanyuolo to moko bende giweyo kendo giringo giweyo kar ute mag yudo thieth. Kama koro wayudo ni. Komachielo bende nyamiyo moro ne oriko obedo gi paro moro mobagni kane odich gi tijene kendo koro ne oweyo nyathi owang' e nyuka koma ne owang'o wiye gi lepe sidang' nono ,ka kendo koro okele e lkar yudo thieth, kendo koro oseume kaendi kobase gi gige thieth kendo koro oyudo thieth e yo manyangafu ma be nyamiyoni mor ni koro nyathine birobedo gi ngima maber. Ero uru kamano.

Gima timore kaendi en ni nitie nyathi moro mabende ne oriko gitugo gi jowadgi to ne nyawadgi moro obukore jachien odonjeiye. Koro omako bade to owinyo owinyo sidang' nono korujre midwachwadgodo jakuo oduma. Koro bang' mano bade nojakore kendo notur kama bende nokele eod yudo thieth kama koro nosetimne thieth mokwongo. Kakoro odok marariyo mondomi laktar onon ni ang'o kendo mapod dwarore mondo mi lwete obed maber mondo mi odhi mbele gi ng'wenyo kuon eyo molony manyangafu. Ero uru kamano.

Kaka ng'ato inyalo puonj ni kokalo kuom tijni kata mondo obed gi lony kokalo kuom timo tijni, en ni nyaka obed gi chuny, ni ka nitiere jalno moro mabende jatugo mang'ula, kata mana jal moro moyudo hinyruok e ajali kokalo kuom tiendene kata ogore piny ma chonge ong'ikore. En ni nyaka obed gi chuny motur mar konyo oganda. Kendo nyaka obed gi gigo malong'o mopuodhi kod sirikal e yor duoko chogo e yo mowinjore mondo omi ng'ato oyud teko mar wuotho kendo. Ero uru kamano.

Gima biro e pacha kaendi en ni, jatelo mar migao mochung'n duol mar joyal buche mapacho ka machon moluor David Kenani Maraga. Bende koro sani ingo ndalo kata odiechieng mane ochunge jokenya mangima mondo omi odog e luto ombulu mano mane timore e kind jatelo machon moluor migosi Uhuru Muigai Kenyatta kaachiel kod, jatelo machon moluor, ogai mar ODM Raila Amollo Odinga kama koro oganda koro ochung' kamiyo jatelo Kenani Maraga luor makende. Ero uru kamano.

Gimabiro e pacha jothurwa kata jokanam johera wetena en ni aneno nyathi moro mabende newere ni onyalo tugo kaka Mbappe kendo koro ne ogo adhula ma otur gi chonge kendo nokele osiptal mondo omi koro oyud thieth e yo mowinjore kama koro min mare bende koro achiedh nade omako kendo ok nyal chiemo ka en dala kendo koro obiro mondo omi one kaka rawera mare dhi gi ngima ne e kar yudo thieth kaendi kama koro oyudo ka chongno pod okuot sidang' nono ka mandas mokuot ei karaya kichielo kod mo. Ero uru kamano.

Jokma anyalo ng'eyo kae gin kaka nyadendi mabende aneno ka koro oduso dende kendo koro obet ka kaluwore kod lony ma en godo. Koro komachielo bende, gik ma wanyalo yudo kata nengo magin godo en ni, gikonyowa e yore madongo kuom weche mag dusruoge mabende itimo kod oganda mabende osepuodhore ni dwa dhi chungo keny margi mabende waluongo ni arus mang'ula midwatim kendo gichung' e weche mag dusruok. Inyalo dusni dendi ma bende kata ka ne irateng' ka bim to inyalo duogo marachar mana kodiero moa e pinje mag Angola mabende koro olor e ndege, ero uru kamano.

Ber ma iyudo kuom tijni en kokalo kuom ndikruok kaka achiel kuom jakenya mabende oseyiedhore ni en achiel kuom jokenya, kendo kony moroamora minyalo chiw koa kuom sirikal en bende nyaka oyudi kokalo kujom andika mare. Kendo koro aneno ka jaduong' moro mabende pat wiye leny ka rabondo mane polo obuogo mowacho weche adek jodalawa, en ni koro ochung' ka kendo koro nhg'iyo ka nyadendini ndiko nyinge e yo mowinjore, to nyadendi machielo bende koro ochung' ka kendo koro obet e bathe ka. Record weche ma bende kata omako weche ma jaduong' wacho. Ero uru kamano.

Gimakelo mor kaendi, en ni nitiere japesa moro ma obiro gi gima mako dhano, mabende waluongo gi dhok machielo ni picha. Koro pichani osebedo kamoro jolang'o gi endi nikech gisebedo kagidak dala kendo koro ok ging'eyo ni gini chalo nade. Koro koketnegi to tang'o pichagi kendo ginenore kaka ginyiero. Kelo mor mogundho manyaka moro mabende lake omukore sidang'no, koro nyiero nikech oparo ni gino bro miye ochako omuodo nyoyo kendo, ero uru kamano.

Gimakelo mor kaendi en ni oganda mar dhot mar Kalenjin mabende wang'eyo gi dhok machielo ni jolang'o. Koro bende nitie nitiere nyasungu moro mabende waluongo nodiero moa e pinygi koro owuotho modhi nyaka e pinje mag jokalenjin, kamo dhiye gi nyithinde ariyo kama koro jo oganda gi mag Maasai koro rwakonegi gik mabende girwako. Ma irwako kaluwore kod kimila margi. Kama miyo odieroni nyiero kendo koro ogolo pesa ooyaye. Pesa ma bende koro ,omenda mabalang'. Dhimiyo ogandagi bedo gi lony kuom ohendni maggi mopogore opogore. Ero uru kamano.

Gimabiro e paro kaendi en ni nitiere jotudruok kokalo kuom weche mag kungo kod hola kokalo kuom bendi ma waluongo ni KCB kata jo Mpesa ma bende koro lando ni onge chandruok moro amora ma ng'ato nyalo yudo ka po nono ni okeno kod bengi ni kendo otiyo kode kaka yore mar kungo kod hola, ero uru kamano.

Gimatimore kaendi en ni ogai moluor mar jatelo mar ODM, Raila Amolo Odinga mabende wan jo onagi waluongo ni Agwambo Tinga wuo nyalego, thuon omin Akinyi koro osedonjo e pap kaendi. Kendo koro en gi johera mage mabende waluongo ni Azimio la Umoja, kama koro ikire gik mamoko mabende lungo wang' kokalo kuom thuon mar mar ja jalar kom piny eyo machielo mawaluongo ni ni jo Kenya Kwanza makoro gikiro iro malungo wango. Erouru kamano.

Yedhe nyaluo pod itiyo godo kuom thiedho tuoche mopogore opogore. Gimomiyo itiyo kod yedhe gi en ni mondo ginyal gengo tuoche mamoko ma osiptal ok nyal thiedho machalo kaka chira kokalo kuom onagi. Nitiere tuoche mamoko mawaluongo ni chira koro nyaluo gi ema wanyalo tiyogo kendo wanyalo madhogi mabende wadendo gi ni manyasi. Osebedo ka konyo oganda mang'eny kuom thiedho tuoche mopondo ma ok nyal pim ma yudi e osiptande mag chiwo thieth. Ero uru kamano.

Tijni osebed ka itimo e alworawa e yo ma milambowa kaendi kama wayudoni ka nitiere jatugo moro mang'ula kata jaloch moro mangula ma koro bende osepwodhi kendo idhialo ni e jaloch tinyalo ting'e kendo inyalo ting'e malo goganda ka ji sangilia, kendo koro dhi mbele gi mor makende kagihingo godo odiechieng' mar dhialo achiel kuomgi kaka jaloch kuom kawo okombe e piem mora mora. Piem mopogore opogore. Ero uru kamano.

Tijni osebed ka itimo e alworawa kaminyalo yudo ni nitiere nyamiyo moro modhikonyore to samoro onyuolo nyithindo mang'eny mokalo ariyo. Inyalo yudo ka ikelone kony mopogore opogore . Komachielo bende inyalo yudo ka nitie achiel kuom jokanise ma bende ka achiel kuomgi okonyore kar yudo thieth ma bende waluongo ni osiptal. To ginyalo biro ginene gi mich mopogore opogore. Gino ero ma bende osekelo kony kod mor mopogore opogore e kuom jogo ma bende osebedo ka dhi nyime kod nyuol margi. Ero uru kamano.

Gini itiyogodo kanyisowa ng'eyo kata lony kokalo kuom tudruok manyasani nikech kaendi aneno ka ong'we yamo koting'o gik mopogore opogore ma bende tho ng'ere luongo ni Apps. Koro Appsi gi wanyalo tiyo kodgi e yo mopogore opogore nikech aneno inyalo diyo ka idwaro tudori gi ng'ato, tineno kamidiye, kidwaro ndiko ote moro bende inyalo dhi diyo kar ote tiyudo kaka itudori gi jaheranino. Kendo gini mosekelo lony kendo kod yot e weche mag tudruok kokalo kuom lony manyasani. Ero uru kamano.

Gimabiro e pacha kaendi en ni nitiere koro geche moko mabende yudore e kar lak mar ndeke mar Jomo Kenyatta Airport kama koro geche wuokie ka koro gidhi kwonde mopogore opogore, kama koro giwuok kagirieyo gichomo yo nam chumbi kama koro oganda mamoko dhi thoye ngon kono ero kagiiko godiochieng' mar pasaka ma waparogo tho kod chier mar ruodhwa Yesu Kristo. Ero uru kamano.

Gima timore kaendi aneno kanitiere oganda moko mabende koro oyie kendo okao Yesu Kristo kaka jawar margi, Kama bende giritoe ler kagirwako maski, katama gi dhok machielo mabende waluongo nabwog rombe. Kama koro gibet kagiwinjo gichamo chiemb chuny e ndalogi moganda jo Kenya koro ingo odieng Pasaka mabende en rapar mar tho kod chier mar jawarwa Yesu. Ero uru kamano.

Apise mag jochiw thieth kata mar migao mawaluongo ni SHA, iyudo gi e loch gwenge magwa kaka; kanyamrerwa, kachife, kod kuonde yudo thieth mopogore opogore mabende ondikore kodgi e yo makare, ero uru kamano jodalawa.

Ng'eyo ma, idwaro ma ng'ato nyaka bedgodo en ni ong'eyo weche moko ma, mag thieth kendo en gi lony kokalo kuom weche chiwo thieth kod rito ngima, gige tich midwaro ka itimo tijni en ni ng'ato nyaka bedgi sindan monyalo chuoyo godo jatuo kendo obed gi yedhe mopogore opogore mabende okuongo oruwo koreko oriwo gi toketo wang' achiel koreko oywayo sindan kochuoyo kuom jatuo yadhno endo mabende nego teko mag kwiri mag tuo mane chando jatuo, ero uru kamano

Ng'eyo manyaka ng'ato bedgodo kuom timo tijni en ni nyaka ong'i maler e yore mopogore opogore kaka onego oti gi masinde mag chiwo thieth ne oganda Jokenya. Omiyo mano, gik ma dwarore mondo omi otim tijni en bedo gi masinde manigi lony kaachiel koda ka jotuwo mopogore opogore kod bedo gi ng'eyo manyasani kendo pimo kit tuoche mopogore opogore kokalo kuom lony manyasani. Ero uru kamano.

Gimabiro e pacha ka aneno mbui ni kata picha ni en ni aneno nyathi moro mabende ondikne jatich kendo koro okete ka. Kama jatich osetemo ni miye nyuka mang'ich kata chae mang'ich kata chak mabende milimili, manyalo keto dhoge bedo malemlem mondo ochak wuoyo mapiyo. To nyathini pod otimo manonduta kendo en pod odhi mana mbele gi ywak koparo min mare ma bende koro odhi tiye e apisi e yo mopogore opogore e yor manyo ngima. Ero uru kamano.

Ber mawayudo kuom timo tijni en ni oketowa timo orako kokalo kuom piem mar riembo ndiga. Kendo kaendi ka ibedo jaloch to inyalo yudo omenda ma balang' kokalom kuom tijni endi. Kendo ng'atno bende nyalo bedo gi teko kata muya mang'eny. Ginoero manyalo dwoko chien mar kwan mag gamo tuoche majonyo del mopogore opogore. Ero uru kamano.

Weche mankod nengo kaendi en ni oganda jo Turkana mabe yudore e kaonti ma Baringo koro nigi kech sidang' nono. Kamiyudo ni nyamiyo kaachiel koda nyithindo, kaachiel kod deye bende sani koro nigi ywagruok kod muodo lak kokalo kuom achiedhnade mar kech. Nikech iyudo ni kata mana pi ma ginyalo modho bende koro onge. Kendo koro en gima ber ka sirikal mar piny Kenya koro golo kony mopogore opogore katero e bombe ma kuondegoeko mondo mi oganda ma Baringo oyud kaka konyore e yor ngima. Ero uru kamano.

Weche man kod nengo kaendi en kokalo kuom migao mar rito ler kama giparonwa ni ber mondo mi wasik kawalwoko lwetwa kod sabun kod pi maringo koae tangi. Kanyo bende ber mondo mi wati, waywe alwora marwa maler kendo wadag kama ler seche duto. To kata mana chiembwa bende mawachamo, wacham kit chiemo mamit mamedo ringrewa teko kendo olo minyoo manyalo bedo ni odak e kind ngimawa. Ero uru kamano.

Tijni osebedo kanikod nengo e alwora waduto mwa ae kata e gwengewa duto mwadake. Nikech oparonwa kitwa gi timbewa, kama wayudo ni oganda mar jo Kalenjin, kama Maasai moro obukore chikore sidang' nono. Kendo ochikore modhiye boche polo koreka ogoyo onding'e e kor got kendo ogore piny. Ginoero mamiyo ogandagi mamoko nyiero nikech okohinyre kaluwore kod lony kokalo kuom kitgi gi timbegi. Ero uru kamano jokanyanam.

Kadipo ni anyalo yudo pek kata ng'ikruok mar internet e ofis mara, en ni anyalo chwalo wachno ne migao mar IT kokalo kuom ong'we yamo mara. Kata ndikonegi ote moro manyiso ni an kod chandruok kata pek, maosebedo kamiyo tijena kata dwacha mag apisa osebedo kayudo ng'ikruok. Ginoero manyalo konya kendo nyalomiya yot mondo mi konya mapiyo piyo. Ero uru kamano.

Jok ma aneno kaendi aneno jaduong' Kimani Ichungwa mabende en kaka jatelo mar jood bura mathoth kaachiel kod jotelo mamoko. Gima nengo magin godo kaendi maneno en ni gisebedo ka gikonyo sirikal kuom ng'ado weche mopogore opogore, kata mana loso chike mabende sirikal dwa ni mondo oti. Gin ema nyaka gikalie koreka sirikal puothe. Ero uru kamano.

Jothurwa piny karu to ru gimage jokanyanam. Gima dhi mbele ka en ni kokalo kuom sigana ni, anyalo wacho ni ahere. Gimomiyo ahere, en ni omiya ang'eyo kitwa gi timbewa kendo onyalo miyo ng'ato ng'eyo kitgi gi timbegi mana kaka ineno jamaasai gi obedo ka kendo koro ging'iso kit lony magingo kokalo kuom kitgi gi timbegi. Gino ero ma bende gisebedo ka giuso ne nyaka jopesa ma jotelo mideo kokalo kuom tich lwetgi magiingo go kitgi gi timbegi. ero uru kamano.